KRA tayo puonjrok mar chulo oshuru kendo miyo jii ngeyo mar ber mar chulo osuru. Gitimo ma kokalo kuom chenro mar tiego jo solosuru e kaunti noero ma Garisa. Bende, gitiyo kod kuonde michiwe kony koda ka kuondegoeko michiwe weche mag mbui kaka Huduma Centres kama jogoeko modak Garisa nyalo yudo kony mar ndikruok kata duoko wuok mag osuru. KRA bende tiyo kod mbui noenda mar chulo osuru mar iTAX ma kokal eyore ero mar ong'we yamo kama bende giore ote machuok mano sms ne jogoeko mabende tiyo gi ongwe yamo pile ka pile kama bende ginya ngeyo siri kata weche goeko mag pin kod weche goeko mag ndikruok mag osuru. Bende gitiyo kanyakla gi sirkal mar kor gwenge kata sirkal mar kaunti mar neno ni gichoko osuru e yoo makare kendo jopiny bende ongeyo mowinjore

Ber chenro goeko mag chwalo chenro mochuno kaka chenrogoeko mag thieth, chenrogoeko mag somo, to kod chenrogoeko mag ohala. Ahinya e weche goeko mag holo chwalo mwandu mag ohala osekelo dongruok mag weche ohala. Ahinya ne jolupo to koda, kod mine goeko matayo chenro goeko mag bura. Bende, thuolo mag ti osemedo thuolo mag tije. Ahinya to ne rowere ma bende oseyudo tije, mopogre opogre mag lwedo to koda mag apisi. Bero somo ka kuondegoeko mag kuonde tiegruok mag tije lwedo, bende osemedore.

Nitiere Sheik Rashid Owino ma en jatelo mar riurok mag oganda jo Islam e kaonti ma Siaya mong'ere kaka SUPKEM, nitiere Abubakar Achoka mabende en jatelo mar committee mar kanisagi e kaonti ma Siaya, nitiere Sheik Abrahiman Okongo mabende en Imam kendo en jatend oganda e kaontino endo ma Siaya

Gik madwarore oting'o opande, namba mar siri mar KRA, kata KRA PIN, akaont noero mar bengi, ranyisi mar kaka iyudo omenda, kata kaka iyudo yudo yuto mari. Historia mar hola, to kendo kaka ikeno mondo mi iyud nyinyo.